Oree amashini ee GPS naa kei saidia olaremoni lee ndaa tenkaraki keyiolou ilo aremoni enepiki endaa nemeitoki sii naaji anyamalu tenkaraki enkulukuoni natii olchampa lenye neeku ore ake peeitumia ena mashini naji GPS naa kesidai oleng' amuu keitodolu enipik endaa ore sii paa irnyanya iyeu niun arashu aa irpayek ashuu tenaa empoosho ashuu tenaa kuna daikin akeyie naauni oshii taata toolchampai naa kei saidia oleng' neeku ore ina mashini naji GPS keret olaramaratani lolchampa peiitobirr sininye enaa enatiu neyiolou enepik endaa enye enaake neeku sidai inamashina ee GPS oleng' neeku taa lelo mitumoki nayii atuuno endaa ainyalaki teniata inamashini naji ene GPS neeku keisidai taa ake teneitumia ilairemok ina mashini.

Ore taa ena mashini naaji ene GPS naa isidai oleng amu kitodol olairemoni ledaa enkulupuoni sidai ore taadi pee kitodol ewueji naaji nigira naaji aunie endaa ino naa ekitodol aitobiraki ajoki ene wueji iun tenewueji iun indaa ino ore ake pee iun ena endaa ino aitobiraki naa kesidanu naa ena daa amu kitoduaki naa enkulupuoni sidai eimu naa ena mashini e GPS neaku isidai ena mashini e GPS naleng.

Ore nena tenkei kutiti naa kitelelek esiai olairemoni ama oltungani oota inkishu amu wore pee iyata nena kutiti tenkei mitoki aiger oltungani likitoki ainguraki nena nkishu neaku ore iyata nena kutiti tenkei naingor inkishu too kiwanjani naa isidain oleng amu ekidunguli garama nitoki aigerie olchekut loo inkishu laa ninye duo itoki aaku ninche alaaki iropiyani piitoki airita inkishu inonok neaku isidai ina siai oo ntekei oleng naa kitoki sii dii aipungusa garama oleng tiatua ormarei lino nedoyio garama oo ropiyani naitumiae.

Ore laramatak na kifaa naji peyie eyiolou inkaisabuni olchambai lenye, peyiolou kiwango omasaa naji nidim oltung'ani atipika. Ore nai piata olchamba sapuk, niata olchamba kiti, ore nai piata olchamba sapuk na kesidai oleng teniata nkishu kumok. Ore piata olchamba kiti, niyiolou naji esabu nipik inkishu amu, mekijoki taa naji ji iyata olchamba sapuk, nipik inkishu kutik. Neku keu duo nai ore piata olchamba sapuk, nipik naa nkishu kumok, amu yata naa olchamba sapuk oleng, tenkaraki eramatare omasaa inonok. Neeku esidai oleng tening'or ilaramatak esiai olchambai, wesiai esiana onkishu ashu esiana omasaa, naifaa peeta.

Ore ntekei olashumpa na kisaidia oleng, tenkaraki erripoto olchambai. Amu ore nabo, ore nai enteke olashumpa teneeku kemanaa, nemanaa aing'or inkaitubulu na ore di kuna tekei olashumpa keeta camera nadolie naji biotisho onkaitubulu olchamba lenye. Neeku sidai nai ena kuna tekei olashumpa, amu keeku naa king'orita ake biotisho ekuna kaitubulu, neeku aisidai oleng. Ore ake si tenkalo ong'uesi, na keeku naa kiture di ninye kuna ng'uesi pemitoki anyikaki nyoo, olchamba. Neeku aisidai naji inateke olashumpa oleng, amu keeku kemanaa, nemanaa nemiraa ng'uesi. Neeku esidai inateke olashumpa amu ore pening'oo ng'uesi, nekuet amu meenyunoyu naa ororei lenteke olashumpa. Neeku aisidai inateke olashumpa oleng tenemanaa tolchamba, nemanaa katukul amiraa naa nena ng'uesi, neyiolou si di naji shida naata nkaitubulu enyanak.

Olee ore taa enkipimata enkulukuoni nemiking'as oshi iyiook aipim enkulukuoni kingira aunisho amu mikiata imashinini naa akimanya sii dei orpurkel, orpurkel taa lemetii kuna mashinini naipimieki enkulukuoni neeku ore oshi iyiook kiun irpaek ashu kiun impoosho kiunirnyanya kiun akeyie duo ata entoki naai engano nitu aikata king'as iyiook aipim itu aikata king'as aipim enkulukuoni amu mikiata naa nena mashinini nikimanya sii dei orpurkel neeku mikiata iyiok imashinini aikiun oshi ake iyiook endaa itu king'as aipim ena kulukuoni.

Ore taa enaiko oshi tenaitumia ena toki naji ekukuoe tenkaraki tenaipim enchalan enkop, naa kepik ake ena kukuo atua inkulupuok neilepaki enkare nejing atua ena kukuo neilepaki katukul. Olee naipim taa enchalan enkop tenkaraki naitumia naa ina kukuo. Neaku isidai oleng ena kukuo amu, keya ina kukuo enkare nejing ina are atua ina kukuo nadol naake ekukuo ajo, etashala nayiolou ajo, keshal enkop. Ore teneitu eshalu ina kukuo nayiolou ajo meshal inyoo, meshal enkop. Neaku nejia oshi aiko tenaipim enchalan enkulupuoni.

Ore kuna masaa oo lashupa naa keata igolikinot kumok oleng ore ene dukuya kemoda imasaa oo lashupa oleng amu kegoli naa kegol sii ilo atum iropiyani ninosie kuna masaa oo lashupa amu kegol taadi itum nena masaa oo lashupa amu kegol tumoto naa keyieu iropiyani kumok wore sii eniare mesidain kuna masaa oo lashupa amu kinyial enkulupuoni nitoki sii dii arr kuna wanyama natii enkulupuoni neaku meesidain taadi duo nena masaa oo lashupa oleng ore sii enkae naa kegol tumoto amu keya nelakwa enetii kuna masaa oo lashupa neaku taadi kegol akeyie tumoto oo kuna masaa oo lashupa.

Oree inkoitoi oo lashumpa naaretu naji ilaramatak naa aikumok oleng' ore duo naii matejo ene dukuya naa keyau ilaramatak olchani naaji matejo ilawoshi inkaitubula neyau sii dii olchani ooowoshi iswam enaa inkishu enaa inkineji enaa intare neeku keisaidia najii amu keyau na nayii kulo kiek ooidimare nayii kunaa moyiaritin etaa naji keitanyamal duo naji iswam neitanyamal nayii oleng' naijo naji matejo ena keeya orpidila naitanyamal naa duo naji iswam oleng' nekuu keisaidia naii Kuna oitoi oo lashumpa amu meitoki naa inkishu arashu intare aitoki amoyu tenkaraki ilo shani ooyau ilashumpa, neetae sii diii naji kuna masaa nai matejo nawoshieki enkare tukul toolchampai oleng' nayau naii ilashumpa nayau najii matejo irpaipi naa keisaidia neyau nena mashinini nawoshieki nayii inkariak oolchampi naa keponaa naii imasaa emu kekuu tii ore nyee nayi piun inkujit naa keisaidia amu kebulu Kuna kujit tenkaraki nayii matejo nena mashinini oolashumpa naagira ilashumpa ayau neeku kajito nanu keisidai taa Kuna masaa oolashumpa oleng' amuu mekindim naa iyok ainyang'u najii naii nena masaa matejo nawoshieki naii matejo inkariak ashuu oowoshii nayii nena kishu.

Ore taa nena masaa naaji oo lashupa naa kisaidia naaji amu kesapuku naaji endaa ore taa ene dukuya naa kengas aaku ore nena keyaitin naitanyamal indaikin too ilchambai nimitoki naa atii amu keaku naa ore naa naaji ele shani loo lashupa naa kejing naa naaji ninye nerare naaji duo kuna keyaitin naidimayu neinyala endaa metaa akeyie irnyanya ashu kitunguu ashu irpaek naa kitanyamal oshi ilaramatak kuna keyaitin neaku ore taa naaji pee kitum naaji lelo keek naaji loo lashupa sidain oidim naaji atarayie nena keyaitin naa sidai naaji oleng amu keaku naa kisaidia neponari naaji endaa nimitoki irpulung atum ashu nimitoki dii ninye eekea aitanyamal tenkaraki taa naaji eji mikiyata naa naaji lelo keek sidain loo lashupa oretu masaa ang too ilchambai neaku keponari naaji.

Ore taa kuna masaa sidan naa kitelelek orkasi o technology kitelelek kuna masaa esiai neeku duo naaji mitoki naai esiai aaku sapuk oleng' olairemoni tenkaraki enkitobirata oonkaitubulu naa ore sii dii naai nena tokitin e teknolojia naa kisaidia oleng' amu ore taa naaji ntokitin nikintumia iyiook naa kakintumia oljembe naa enegila oljembe tololchamba, kake ore ake teneyauni kuna masaa e teknolojia nemegila naa ninche amu imasaa naa naitoburuaki tenkoitoi sidai oleng' neeku kisaidia naai ilaramatak.

Ore taa ena eramatare naaji ene AI naa keaku ekisapuare sidai oo irnganayio amu ore nabo naa kitanyamal naaji inguesin naponu aitanyamal ilchambai naa ore ena masai naaji ene AI naa kemitiki inana nguesi pemitoki aisupuan endaa tolchamba naa wore taa naaji pee kitum naaji ina toki sidai naaji ene AI naa kisaidia oleng amu emitoki ninye ilchambai lang aitoki atum shida tenkaraki ina masai sidai naaji ene AI nayakita iyiok ilashupa neaku isidai oleng ekisapuare oo irnganayio.

Ore taa ena kiremore naji ene AI naa itu eim taa dii Kenya pii eitu eim Kenya katukul amu kitii iyiook atua irpurkeli neeku itu aikata iyiook kining' ena ramatare naji ene AI amu kitii naa atua ntimi nemekiata iltung'anak ooponu aisumisha naai iyiook ina siai naji ene AI, neeku olee itu kining' iyiook itu kining' iyiook nena tokitin te kuna simui ake kining'ito eramatare naji ene AI, neeku mening'o taa Kenya pii nkutittik wuejitin ake etii naijio ntaoni netii sii dii kulo kijijini sapukin kake itu ebaiki iyiook ina siai naji ene AI tukul .

Olee ore taa naaji teneyakini iyiook iroboti metaa ninje naitayu shai tekericho naa kesidanu oleng',amu ore enedukuya olee ore kuna roboti keyasisho kaarie, nemeasisho kulo tunganak kaarie, measisho oltungani kaarie tenkaraki kenauru nemenauru nadoi ninye robot amu keasita natoi esiai, negira akeyie aitumiya ositima neeku aisidai akeyie ninye ena robot tenitumiyai amu menauru naa kemitiki sii naaji olopeny olkasi sapuk tenkaraki kegira aitumiya ena robot. Neeku sidai naaji ena robot oleng',amu kilepunyie naaji enkiremore ore kulo airemok akeyie kutiti naa keponaa ilchambai lenye peetumoki naa kuna robot amu keeku naa keeta oltungani ookesu ena majani tekericho. Neeku kesidai ake esiai oroboti oleng',amu teknologia taatoi nagira naaji aponari, nitoki sii dii aifunza iltunganak teknologia sidai oleng' tiafirik.

Ore Artificial Intelligence naa keeta eng'eno nagut oleng' tialo itobiru irkeek lolchambai pee iboori nkukuni naanya indaiki tolchambai neeku ore Artificial Intelligence ketumi taadoi nena masaa aitobiraki neeku esidai ake ninye ena toki naji Artificial Intelligence oleng' amu kibooyo taadoi nguesi naanya ntokitin tolchambai naa aitorrok oleng' amu kemut naa endaa tolchamba oleng' neeku ore Artificial Intelligence keyieu naa kelelek etumi oleng' amu ketumi oleng' pee etumokini aibooi nkukuni nainosita ilchambaai.

Ore taadei ena technology naji AI na kidimi naji olaturoni ashu olaremoni lendaa peyiolou kiwango entoki endaa napuku tolchamba, neaku kindim nai olaturoni aipimo kiwango endaa napuku tolchamba lenye nipim si enkulukuoni engolo naata enakulukuoni tenkaraki egira aitumia technology naji AI, ore si enkae ore olaturoni nakayiolou entokib kiasi endaa natum tolchamba lenye amu kegira na aitumia technologia naji AI

Ore engolikinoto edukuya ashu engoloto edukuya nikingira aimaa, na ore kuna tokitin olashumba na keyieu ropiyani kumok oleng pitumoki ainyangu ropiyani tenimiata olashumba nimitum na amu meeta iropiyiani, ore taa enkae kunatokitin olashumba na kinyal ormanyara, kinyal ormanyara amu keya neani enkiti chemicali lemesidan toloingani na kinyal ormanyara ninyal si dei oloingangi amu kulo kiek lolashumba, neakubkekumok ngolikinot nikingira aimaa na keya netumi likae shani lolashumba nemeaisho tonkaitubuluneaku kekumok ngolikinot.

Eteleliaa esiai oleng' tolchamba kingira aitumia kuna mashinini oolashumba amu mintoki aigerr iltung'anak kumok loos ena siai tenkaraki naa eteleliaa esiai neeku ore ake ninye tenaalo orkali olee eteleliaa orkasi oleng' etisidana tukul amu meekure ake intoki aitumiaa iropiyiani kumok oleng' igira aigerie iltung'anak kumok tolchamba neeku eteleliaa taa ina siai tukul tenkaraki kuna mashinini ng'ejuko naayautua ilashumba.

Ore naai esiai naidim asihoo kuna tokitin naaji roboti naa ore enedukuya kaidm aishoo metuturo olchamba naishoo sii mikesa irpaek naishoo sii miremokiti irpaek naisho metorripo olchamba tiatu nkukuuni naanya olchamba naitoki sii dii aisho iroboti isiatin tenaa kaata naai enkiti majani mitayutu majani naitoki sii aisho obo metamana olchamba metaa ore kulo apurrok loontokitin nemetumoki aatijing' olchamba tenkaraki kuna roboti naitoki sii nai aisho esiai naitoki aisho kuna roboti enkare olee nisho ake ninye ata enkewarie pookin omidipa ina siai. Naigil naai naisho iroboti metoosho olchani naisho naai ina toki naji empompo metoosho olchamba olchani midipa ore naai tenaata entoki naa ijio mpoosho naisho naai metoosho nena poosho tolchamba omidipa nena roboti orkasi.

Ore enkesare neetai kulo tingai sapukin akeyie ooji combined harvester naa kisaidia kulo tingai tukul amu kitelelek esiai tolchamba lino naa kitelelek sininche isiaitin tekulo shambai sapukin.

Ore taa enking'urata oonkishu negirai oshi taata aitumia kulo keek loo lashumba aoshie nkishu pee miibung' naa nkishu ena toki naji irmasherr ore naa dii e fence negirai oshi taata aitumia esekengei napiki ositima aitumia teknolojia sidai oleng' egirai sii doi aitumia kuna mashinini naalepieki nkishu naitelelek esiai e teknolojia negirai aitumia nena poleani oonkishu aapik ilchambai imukundani neeku eyaua ina teknolojia ookishu esidano sapuk oleng' tenakop ang'.

Sidai oleng' enkitumiata omashinini tolchambai sapukin amu ore pee intumia imashinini tolchambai sapukin nemintoki aing'oru iropiyiani kumok ningerie iltung'anak tenkaraki niata naa emashini ore sii enkae ore emashini naa kitelelek esiai amu kees esiai toonkolong'i kuti oleng' alang'u naa tenintoki aing'oru iltung'anak oitoki aaya nkolong'i kumok egira aas enaduo siai neeku ore ake ninye imashinini tolchambai sapukin naa kitelelek esiai.

Ore taa ena toki naji AI naa kiipim endaa nanya enkiteng' pee etumoki aitobira enkishui enkiteng' neeku ore ake piipim ena daa netumoki atayiolo ajo kamaa ena kiteng' naa keyieu endaa naikununo aja niipim enkoshoke ena kiteng' ajo kebaa ena kiteng' tenkaraki naa ena teknolojia nagira AI aitumia nitobiraki ena kiteng' endaa naishiaa pee itobirr osesen lenaduo kiteng' nitung'ua sii dii imouiaritin naidim nisumbuaa enaduo kiteng'.

Eetai kuna mashinini oshi taata naaoshieki ilchambai enkare neeta nena mashinini irpaipi, neeku kitayuni ake enkare tiatua oreyiet nitumiyai ina mashini,, nigurumishiai ina mashini nepiki irpaipi neya lelo paipi enkare olchamba, neetai sininche iltingaai oshi taata likiturie ilchambai oshi taata kulo tingaai loolala nitokini aata kulo tingai akeyie combined harvester kulo akeyie ookesisho tolchamba naa sidai siinche amu kitelelek esiai oleng' katukul katul ore siinche kulo tingaai ooji tractor amu keturrisho taa sininche oshi taata.